mae en pur mar oduma kog oganda kamora chiel ,ng'eny ji ohero pur ka inani kata ng'eny ji ohero pur kamae nikech okungo puodho kendo omiyo gik moko dongo kamora chiel kendo ok miyi tich matek ahinya. sama cham kata oganda odongo kamae to nyiso ni puodho ni ber ahinya, mae miyo ng'ato kata wuon puodho bedo gi tich mayot kochopo kar sama odoye kata sama owiro gigi, ng'eny gi oduma jabudhe puodho mohingo oganda ,koro oduma igolo piyo mohingo oganda kendo maber ahinya sama gik moko kaka oganda isegole puodho to cham pod odong oganda jamed ga mbolea ahinya e pupdho koro miyo oduma dongo maber ahinya

joma ng'eny ohero gigi ahinya nikech gitiyo godo e aluora gi kaka mokuongo onyalo tiyo godo ka opidho gi nyithi gwen mwamayo mine gi iyudo kawa keto gie aluorawa kamano sama moko mine gi kia rito nyithi gwen koro kiketo negi e ot kama gintie to miyo gi liet magi bedo godo e iye kanyo ,bende watiyo kode kaka moko mach kama wantiere kata e utewa kwa dwa moko mach kendo ber ahinya nikech wamoko mach mapiyo ahinya ,mar adek bende watiyo godo e puothewa ni wanyalo kawe to waluoro godo yiendewa kata gima wapidho to miyo gigo bedo gi pi kata gi liet moro e iye kanyo kata pi medo budho kanyo ma ok wasik kawa olo pi e puodho sakasa bende ober ahinya nikech samwa wachoke kwakete bende ochal kaka mbolea e puothewa kendo otiyo maber ahinya

mae en maembe kendo ahere ahinya ,sama idwa rito maembe mondo kik kethre, mokuongo kapok ochako golo matunda mar maembe ni nyaki kuongi kirne yath manego kute machamo matunda go ,machamo matunda sama matunda dwa wuok, kendo kosegolo matunda ne go ichako ikiro ne yath moro momiyo kute mang'eny ok chame kendo ,kendo kosechako tegno kata kosechiek ewi yath ,igole mapiyo ahinya ni winyo kata kute kik donjne kapok en ewi yath ,kendo sama pod en ewi yath kanyo bende ,inyalo ng'iyo tigolo motop ni pige mar motop go kik chwer ne maber ahinya nikech pige go nyalo lando kute marach, kendo sama idwa gole ok ibaye ipone gi gimoro mondo kik ikethi mapok otegno kata mapok ochiek ,nikech sami baye inyalo goyo mapok ochiek tiketh moro manie iye kanyo.

mae en tij ng'ado alot kendo ng'eny joma ni gi chirni ohere ahinya nikech sami uso alot kata iketo alot kata isuo alot kamae to ji mang'eny ohero ngiewe nikech ng'eny ji nitie joma ok ohero ng'ado alot nikech nikech ka gi ng'ado alot to lith lwete gi kethre kata ni bedo galama mar pala kendo sama in gi gik moko kaka mag duka ti uso kamae kaka mkati, mandas, blue band ng'eny ji bohere nikech sama in machiegni ka gibiro nyiepo to giyudo gik magi dwaro kamoro achiel to miyo gi tich mayot mar nyiewo gigi e aluorani kata e duka ni sama itimo kamae bende in iwuon odongri ni pesa miyudo iyudo maber ahinya

mae en pur mar alot kendo en alot mar nyaluo, samwa puro alode kamae to nyiso wa ni ok wachandre kata wan gi dongruok mwa timo e aluorawa maber ahinya, sama wapidho gik moko ka ina gi ,bende wan gi pesa mwa dwaro kata pesa mwa yudo nikech inyalo dhi kawo alodi e puodho midhi iusi to kise use to nyiso ni in gi pesa moro minyalo konyri godo kaki dwaro

Ma e en tich mar kago dhiang' yath kata chiayo ma wan godo e aluorawa yath, sama ikago goi yath kamae en gima ber ahinya ,nikech rito ngima gi kendo miyo gi bedo makare ahinya ,sama wan gi chaiayo kamae to wamiyo gi yath kendo warito gi e yo makare ,gibedo maber ahinya kendo rito gi bedo makare ahinya ,sami miyo gi yath kama kata sami kago gi kama nego kute mane igi kendo miyo ndandhu kata miyo dhogi bedo mamit sama gi chiemo kendo miyo medo ngima gi bedo makare kata dend gi bedo makare

Mae en chiemo ma gweno. Sama idwa loso gweno, nyaka ibed gi gweno owuon. Kidwa lose, ib ibochwako ne pi ma pi yieny maber. Ikao pala ing'ado ng'ute, kiseng'ado ng'ute, ikete e ndo kata e nya bisen ni moro, tiolo ne pi, bang'e ilunye maler ahinya. Kiselunye, ikao sing'enge ikete ewi jiko tirewe go mondo owang' yier modong', kata mondo orewe mondo obed maber kata mondo oneg remo mapod ngima. Ikawe kiserewe maler maber ahinya, ikete kama ler tikinge mathindo thindo, kisekinge kamano, ikawe iluoke maler kendo ikete e nyasufria mari tikete e mach to kise ok iol ne pi pige miluoke go cha emiweyo ochiek go. Kendo ikao nyamoi moro, iole tichiele go gi kitungu gi tinyalo medo vuingo mameki mihero ainya, e chiembi.

Mae wan gi tong', wan gi sausages, wan gi nduma to wan gi olemo mar maembe. Kidwa loso gig nyaka ikuong ibed kodgi kamoro achiel. Nduma kidwa lose, kisenyiewe kata isegole e puothi, ikinge matindo tindo asto iluoke maler, bang'e ikete e kendo ochwakre. Kosechwakre, igole ikete tenge. Soje sausages kidwa loso, ng'enyne waja nyiewe e duka, ikawe ikete e pigi kata ikete e sufria mari to ochwakre kata ochielre e mo kanyo, nitie joma chwake gi pi nitie joma chiele gi mo. Tong' bende ka idwa loso, ikuong itoe, ichwade mobed moriure ahinya kata mopoto maber ahinya. Kisechwade kamano, ikao pan ni iketo e kendo kata e jiko mari kata e nya gas mari, to iole mochiegi. Tinde ji oloko gimoro ni ochiek ma golden brown, kendo ji mang'eny ohero kit chiemo ni ahinya.

Ma en kuon ga alot ang'ina mokik gi carrots e ie gi tong'. Magi chiemo ma ni kod nengo ahinya e dendwa kwa chamo kendo omedo wa teko moro ahinya. Sama ichamo tong', nigi proteins moko e dendi. Kendo sama ichamo cabbage medo vitamins moko e dendi. Kuon to en carbohydrate e dendi. Koro chiemo gi medo teko ahinya e del kendo giber ahinya sami ichame e dendi.

Mae en chips, sausage kod soda. Ka idwa chame inyalo tede e odi, kata inyalo nyiewo e hotel ma oseted chuth. Kendo omit ahinya. Kidwa chamo, ikawo tomato sauce, iporo e wi chips gi sausages mari, to ipori gi chumbi, bang'e ichame. Kimadho gi nya soda mari ma mit ahinya. Kendo soda mang'ich. Ji mang'eny ohere, kendo ji mang'eny okawe kaka snacks.

Ma en kuon, tong', gi alot. Kidwa chame, nyaka ikwong itede. Kidwa tede nyaka ibed gi mogo, nyaka ibed gi alot gi tong'. Sama idwa tedo kuon, ikwongo iketo pi, kaka wajaluonge ni dakuon. Ka dakuon oseyienyo to itedo kuondi gi mogo maber ahinya, mochiek mochiny ahinya. Bang'e ikawp alodi, kidwa chielo alot nyaka iber gi kitungu, nyanya gi mo. Iketo mo, kosechiek ikawo kitungu iketo, ka kitungu osechiek iketo nyanya machieg maber ahinya, ma orudore ahinya kabisa. Kosechiek kamano to ikawo alodi inyumo eiye kanyo. Ka alot osechiek to ikawo tongi manisetoyo cha, michwado maber, inyumo eiye kanyo, kendo ichiele godo, kendo omit ahinya.